Ore entoki edukuya nias naa iinok enkima nipik enkare nairowua enkima mitokitoka ore pee itokitok nibukoki enkurma tenitadamua oltung'ani tinewueji shumbi piipik nikurst mpaka neyiara esidai ninuaaya aiakikisha ajo ketii enkima sapuk egira aitumia pee esidanu oladuo gali ore pee egira ayiara nishorr pii metisidana ore pee eoku nimonirr nintobirr esidai nipising'.

Ore entoki edukuya nalotu ndamunot naa enkaji oonkukui, enkaji oonkukui naitobira esidai etii ewuei sidai netii nkukui atua ore eniare naa oltung'ani ogira abolu nkukui enyenak pee eramat pee isho endaa negolie sii aing'uraa enaa ketii inaamuoyiaa.